Agere komiten kamanut nebo chemsai en minsetab logoek kosipke ak nomiten tuguchetet, korepenge ak logoek tuguk che makyinge cheu tuguk che kigiren nutrients, ak tililindab ngungunyek. Imuch korepen mising logoek chotet ii, komaginyorunen kesyet ne kararan.

Oratinuek che amuani ruretab bandel ak ngendek ii ko tienge koto kagimin en kasarta ne notet. Nyalu kemin eng kasarwek che chotet ii che miten ropta neyamat ak yomao asista mising kosipke ak yamami kongem tuguchotet. Oret age ko, katoldoletab imbaret. Nyalu komiten mbolea che yamotin che kaginde mbar anan keminji ole toldol mising sigopit kenyor kesutik che miten barak. Nyalu kora kesember minut chotet chebo bandek ak ngendek ii, kigutyi mising ngungunyek asigopit kopit keset nemiten barak mising ak ngotkomiten kerichek che nyalu kinde minutik chotet, mising ko ngendek ne naat kepiten nebo kutiet ak nebo koristo konyalu kepit eng kasarta ne notet asigopit kotapten ak konyor chechang kesutik mising, koiyoso mising en barak

Oretinwek chekanyoru koteseu ruretab minutik moso g'ik ak mwogo ko kemin eng kasarta ne notet, ne nin nenamegei ak mosong'ik. Nyolu kemin eng kasarta ne mao ropta mising ama lalei asista mising. Oret age ko nebo imbaret nekakiminchi konyolu keswe kotko tos toltol ak kotko nyomatin katoltolik sikobit kenyor mosong'ik cheamotin anan chechang. Ak naat keboishe katoltolik ab zinc chekiguren zinc sulphat ko katoltolik ab mosong'ik ak mwogo. Nyolu kora ole kakiminchi ko maimuch koip kek ng'ung'unyek en yotet. Yolu keminji ole kararan. Ole tulwet ole moimuche kokesta bek ndaetu ropta eng ng'ung'unyek.

Oret ne ng'eme ruretab minutik itondab barak, ko nekiguren istoetab ketik anan temetab ketik ne naat ko deforestation. Nekitilei ketik asikobit kobit ole ketemei keminchi minutik chotet. Kosupkei ak notet, nekakitil ketik, ko ng'emoskei itondab barak koma imuch koropon kosupkei ak nemakomiten ketik cheipu ropta. Oret age kora ne ng'emaskei ruretab minutik kong'emei itondab barak, konebo, nekiboishen fertilizer anan ko mbolea chechang, che imuch kotindoi koristo nesamis, ko notok kong'emei itondab barak. fertilizers chechag alak che kiboishe eng green house ko chekicheru en yotok kocheru koristo nesamis, neimuch kong'em itondab barak.

Ole toretito akwaindab ngungunyek tesetab kesutik ii, koneyae munutik tugul konyor tuguk tugul che makyinge. Makyinge asista neyamat ii, makyinge tuguk che kuguren nutrients che yon kanyor minutik, kenyoru keset neo mising. Kit age ne toreti ngungunyek ko yon akwoen ngungunyek ii anan ko toldol olekigiminji komaimuch koip beek ngungunyek en yotet. Maimuch kigesta ngungunyek ko yoton ko ngetunen ngungunyek ole miten minutik ii koma kipete minutik en ngalekab ipetab ngungunyek ana soil erosion.

Nda aegu neo nebo temisiet en kipagenge nebo emet, ko tuguk che ayai sigotesak rurutik ii koanete temik mising agobo kamanutietab temisiet. Anete chitugul kotemis, againi agetugul kamanutietab temisiet ne imuch konyorunen chi keljin. Agoitai ngolyotab temisiet kobun komoswek tugul chebo redio anan agot keyai parasaisiek kinet biik. Kit nebo aeng ko agoitoi tugul che kimine cheu bandek, cheu ngendek, cheu rabwonik. Agoitoi keswek tugul konyor biik asigopit kominso. Kit age neayoe kora ko atengoni anan atopone rapinikab temisiet sigetoreten temik che maimuchege agot sigonyor biik kora mbaronok che imuch kotem. Kit ne letunen neayoe ko agoini biik mbolea. Agoini chi tugul mbolea konyorchige asigopit konde minutikyik. Ko en yotet kimuchi kenyor rurutik che yamatin.

Ayoni ale kimnatetab bandek chekwabut konomegei ak keswek chekokamin kosibkei ak nekwanyoru kesutik chemi barak mising' kwaboiboenchin anyun akwabut bandek chechang' kiit nayoni ale sikoikotesak ko kiamin eng' kasarta nenotet akinyor ropta neyamat nemaoo mising' anan ko neming'in mising' kosupkei ak ndikikanyor ropta neo ko kitapelei ko neming'in ko kiimuch ko kitayomdos ole oo kit nayoni kora ale kitoret ko mbolea chekyaboishen kiande mbolea cheyomotin in minutik chotet bo bandek kiit age kora neayoni ale kotes ko kiarip kiapit akasember akutyi ko kingikutyi anyun kisto tukuk cheu chemase ak chemorut chetam kong'emei bandek ko en yoton ko king'et bandek tugul ak kwamuch anyun anyor kesutik chechang' mising ak kiit ake kora neabwoti ale kwanyoru kesutik ab bandek chechang' ko nga amun kingukakoyomyo abut eng' kasarta nenotet machelewan ak masipabut anyiru anyun kesutik cheyomotin anan chetesotin mising'

Ole kimindii ng'endek, koikobi, imuche ipal keringonik anan igererchi. Yon karimin ng'endechotok , konyolu iger ile keminchi ole toltol anan koiminde mbolea cheu soroek anan ko chebo tuga. Yon karimin anyun, imuche isember, anan ibit ak kerichek cheu chebo suswat, ibite nebo koristo kora ak ibitnebo kutiet. Yon kakebit anyun kekoochi kasarian kemuch keput komesisiek akeam ana ikany koyomio situtunote akinyeitor akibir.

Kit neayoe yon karaputisie anan yon karages tugukyuk ii, korogendoet nebo bandek ne aboisien. Yon karaput bandekyuk en imbar ko kit ne ayoe ubaendi chago. Andai koatet bo chago kosipke ak yon kaginde yotet ii ko kot ne kararan ne chute koristo ne yamat ii amatinye beek bandechotet. Kasarian kiten yon kakobur konyekebor anyun. Amuche abir ana agur chebore nenyogobore bandak chotet. Yon kagebor ii aswe ngot andei kerichek ana andei kunio chotet che kiginde kerichek ii che kororonen mising. Kigoboisien biik kasaritet kuniok kigagai kosir kerichek. Yon karonde anyun kunio chotet ii agonor kogeny eng chago agoi betut ne kiboisien.

Indamin ekarit arokendoen minuutikab bandek, yon kamin bandek en ekarinyun I,koen missing anyooru chenekit ginuok Taman. Toldol yotet missing ak weguu kesuutik chechang ingemin.

Minutik chekaput cheu pandek, yon karakes ak abor. Ole akonortai, andeni choke eng kinuok chekikoit chebo kasari chema lasima inde kerichek. Akonoren kinuok chotok andai koripaksei pandek ama amei susurik.

Miten paipai konyil chechang. Miten ainaisiek chechang, cheterter. Ak mii aengee nenaat missing nekekuurren Tripona azimony nenotet konaat missing en Afrika. Ak ingen biik chechang akobo paipai inter. Miten papi alak chemiten konyil somok i,agenge ko nekikuren sunflower ,ak nekikuur en mango, ak nekikuren Aligeny. Achome missing note nekikuuren aligeny, amun isipkoruree ak anyiiny kot missing kot kosiir chotet tugul ainaisiek alak. Koruub nekekuren mango, achome note amun anyiny kabisa kosiir Aligeny.

Kewelutik cheanyoru yon acheng'e ruratet neikesunatgei anan ne tos kasunot mising' ko netai konebo rapishek maraisi kenyor rapinik cheamotin sikobit konyor chito keswek chechang' asikokol anan koal chito mbaret neo nekoljin keswek asikobit konyor rurutik chetokosotin nebo oeng' ko nebo mbolea mbolea chenyolu kiyal sikitoldole tukuk chekakimiin eng' mbar ko kali mising' amaraisi koiyi temindet agetugul nebo kawaida taput age kora ne imuch koter kenyor rurutik chemi barak ko itondaab emet imuch kowalak eng' sait agetugul kong'et kasarta nekatakiityin ropta kolal asista akong'et nekatakiityin asista koropan akowalak mising' itondaab emet kasari

Oreet neimuch kotesen kesutikab bandek temik en korenyon i, kokinet mising komiin bandek anan kokol bandek en kasarta nenotet, kinetee mising akikoi ng'oliotab itondab emet kelenchi nomekee anyun ing'uni kokol bandek, ko ng'okol en kasarta nenotet kenyoru kesutik chemii barak, oreet akee kora nekitesen kesuti chotet i kokikiil temik koboishen katoldolik anan mbolea cheititootin, kimwochin anyuun kelenchin yoon kolee bandek i kondee mbolea chechotet i chekororonen sikobit kenyor kesutik chemii barak, oreet akee kora nekitesen kesutik kokeyochi kasit tukul bandek chekakikol, kasinitet koneu kesember en kasarta nenotet i, kikutyii akisto tukuk chemonomekee ak bandek ang'otkomiten kerichek chenyolu kebiten i kebiten asikobit kenyor bandek chechotet.

Oret ne akonoren bandek yon kakobataita keshishet akonori en chogo notet ko kot nekiitei kele kararan mising' en konoretab bandek kosupgei ak nematindoi beek akomiten koristo neyamat koyomso bandek kit neisubi anyun kokebor bandechotet abore anyun bandek anan abir ak yekakobirok ana yekakobirok akonor en kuniok alak chebo kasari chema ko lazima kinde kerichek kindoi kityo kuniochotet akerat komaimuch ko sich konam susuriot agetugul anan tyong'ik alak tugul bandek

Aboishen siratik en kapingoken atoltolen imbaret. Andeati imbaret yon miten minutik anan akok yo toma kemin kiy amun itoltolei mising tukuchotet bo ingokenik. Kararan mising ako yoei kenyor kesutik chechang yon kakiboishe siratik mising ko chebo ngokenik.

Ayani ale aboishe siratik eng kapingoken, aboishen atoltolen imbaret yotet chekabugu eng kapingoken. Atoltolaten minutik en imbar, andoi imbar kosupgei ak neparei tiog'ik chemengechen ak koyai kabisa kokararanit imbaret. Irurei mising ak kobur kotoltolit.

Oratinwek cheasibi eng gaa siko it tililindo ne kararan, ak chametakei nebo borto, agere ale miten ole kindoi siratik anan uchufu eng gaa, imuch apal keriget eng dust pit anan aal kit nekiguren waste pin nekindoi siratik en gaa. Kit age kora ko ager ale mi bek che kiune eut en sait age tugul, yon machei koamis chito, anan ko yon kayabu toilet konyalu komi bek cheamotin. Kit age kora neribei tililindo eng gaa, kotienji bik korib tililindo en olda tugul ale mito .

Kit ne agere yon aleweni maanik koba indonyo, ko agere, atebe ngot ko maanik che kagikonan kobo kienyeji anan kobo ingogenik che kuguren broilers. Nyalu anai yotet ingunon si anai ngotagoini maanik kosyep anan magochini. Kit age kora ne agere atebe ngot ko kogogage maanik chotet anan kotagelagu. Nyalu anai notet mising simakigonan maanik chekogosomisegitu.

Kit netiegei alyetab maainik eng ndonyi nebo kenya betushek chu, ko beitab amitwagik nebo ngokenik chekiboe. Kiboishen amitwagik chechang keboei ngokenik. Kiboishe rabinik che chang, ko ngowendi. Hito bo koaldai maainik kobwote kole kokoboishen rabinik chetian koalei amitwagik ab ngokenik ko tor kotiemei en yotet kouon kawek kidogo.

Toritik chekiboe en Garisa ko cheu flamingos ak toritik cheuu batainik anan chekileen ducks kiboee en koronotok mising elesobtoo anyun toritichuton en Garisa kosobtos kosibkee ak ribset nenyoru en yotet i, mielekeriben elekekuren Arawoli Nation

Kit ne amwochini temik agobo maanik che nyalu kiyum komaesyo ngogenik ii, amwachini ale nyache koyumen maanik ngogenik kotagolagu ak kokonorchi si yeit kasarta anyun ne kagosiep kikochi. Ak manyalu koruen ngogenik maanik kogage kosipke ak neimuch kowechok maanik chotetan kosamisekitun.

Chome biik ngokenik chebo gaa anan chebo kienyeji amun kororon missing ngokenik chotet manonmi mionwokik akomuch koyechekitu kochokchi tesoksei anan poroekitu missing eng chokchinet ko notet amune asikai kochome biik.

Kit netile kasarta nekiyuumi mainik, yon kakonaam ingokeni koloog. Inaam iyum mainichotet, iyumi komait kosheb ingokeni i,sikobiit inyoru mainik chelororonen. Amun yon kakonaam koruen ingokenik anan kosheeb kosomisekitun mainichotet. Ko koten imoche iteiboishien mainik chotet kotom ikochi kosheb, imuche iladee konyoolu iym en map ingoken istoen ingokenik

Kit netilei kaitoshekab kasarta nekiyumi mayainik yon kakonaam ngokenik kolok inaam iyum mayainik chotet iyumi komait koshep ngokenik sikobit inyoru mayainik chekororon amun yon kakonaam koruen ngokenik anan koshep kosomisekitu mayaini chotet kokoten imoche iboishen mayainichoton kotomo ikochi koshep imuchei ialde konyolu iyomen kapngoken istoen ngokenik

Achome abai ing'okenik chotet cheboo kaa kosipkee ak nemonome miondo soitii, makerkee ak cheboo banyek, kororon ing'okenikab kaa amun imuch kosobcho nekoii akomuch koboroekitun anan kochang'aitun en chokyinet.

Amitwogikab ingogaik choboisien ko chaipchini en tuget, che kiadoi en agrovet, feeds chebo ingogenik. Aipchini anyun chetet ak agochi ak ndaboisien agere chametab ke nebo ingogenik. Agere koboiboi ingogenik kobiangdos ii ak koechegitu kochakyin. Amitwogik alak choboisien kora koamuchi abutyi bandek ii, amuchi abutyi metetekab bandek ak amuchi kora abutyi pusiek che kaginga. Chuton tugul koyae ingogenik koboiboegitun ak koechegitun eng chokchinet.

Oret ne kararan negiboisien temik korutunen taritik ii ko ingigochi maanik che kogolok kotesakaksei anyun taritik. Kit age kora ne kiyae ko magibore tarik chotet ii ak kiribe mising temik, kowendi kotesakse anan ko changaitu taritik.